Kajo Kore tene ng'oji naa ketii lpayian ogirae oitam lmumai tanasii ailepie metaa lkitok lengae ng'oji etii ninye nkitok esheria aitam ninye lmumai nakajo taa niatoki etii ltungana aduaki ale payian eibunguta mpalai meitami lmumai.

Kajo Kore tene naa ketii lmalimoi onkerai ketii niche aing'or ana komputa tanasii ana tashpad keti lmalimoi aitengen nkerai te ng'eno petum ng'eno nayelounye aisomare ana mashini tatua ndarasani enye.

Kore naakajo nkaji ekomputa tanasii komputa lab naa Kore ninye naa payie etii etum nkera aisomare komputa atum nichhe ng'eno nagira aimu atua komputa naakajo Kore tene ketii nkera olmalimoi lenye egira lmalimoi lenye aitengen niche vile naitumiari kuna mashinini taata

Kore ana naa kadol ltungana nadolita sii rais lekenya apa loipungo ketii ninche ketii ninye abol kajo nkaji ng'ejuk natashata naaku kolotuta aboloki ltungana leine ng'oji ana aji ng'ejuk natashata naa Kore peraa ninye netipat naa payie etum niaji esaidiai ltungana naatoo tenga'amat naponu